Mondo ilos chiemoni, ichako kod poko ngwacho, kisepoko ngwacho ma itieko moromo tikete sufria kae tiketo pi moromo to ichwako. Ka ngwacho osebedo mayom tigolo ikete san moro kata e bakul moro kaeto inywaso mayom.

Tij pidho anguro nigi ber mangény ma okelo ne japith. Mokwongo inyalo pidho anguro ma gi, obed maduong' kata iuso ne ngáma dhi use e butcher kaka chiemo ne jachiemo. Kata inyausogi ka githindo thindo ne jogo ma dwa chako pith mar anguro. Magi duto kelo ne japith pesa

Mondo chiemo ma olos gi kembe mangény kod ringó mopogore opogore kaka ma iluongoni sosej, mondo okan ma odag amingá, dwarore mondo oket kama ngích. Kaber ahinya to ber ka ikane fudhi.

Kanono tich mar pidho jamni kaka dhok madongo to gimabiro pacha en chak magiogolo kata ring'o magigolo ma inyalo usi makelo mwandu ne japith. En pith maber kabisa ko ng'ato otiyo matek kendo orito jamnine e yo makare.

Tong' gweno en chiemo ma ichamo gi dhano mangény e pinje mopogore opogore. Koro tich ma uso tong' gweno en tich maber nikech ohala nitie. Nikech yudo janyiewo ok en tich matek ahinya kaluwore gi jok madware.

Gima biro e paro mokwongo ka ngáto oneno bengi en pesa. Samoro nya bedo ja ohala madwaro hola ma onyalo tiyo godo e ohande, kata nyalo bedo janyuol ma dwaro ni mondo omiye hola ma otero godo nyathi sikul, kata e yore mopogore opogore. Samoro en ja ohala ma dwaro ni oken. Koro gima biro e e paro mokwongo ka ngáto oneno bengi e yore mag yudo pesa.